Koroi kobokomonut kot mising, kikuren tinga, toreti biik kong'oe bandek ko ng'oe beek sikobit kobit bushek chekekwonye ak Kiam, kora kotoreti biik kobit kii aketukul neimuche kiam yekakeng'a, okisiken kora rabishek, yekoing'ochi chito koliponin rabinik chekeng'oen kora imuche ialde yomoiboishen ak kokonin kora rabinik chenekit koityike ak chekiiolen, kora kotindo elekikoititen ingininyin sikobit kochopok ak kongois komie.

Kiit ne nyone kobwotutikyuk anan metinyun inoker boishoni ko agere takitari nepo teta ,moche kotap teta asikobiit kotililit teta ak kokimiit kot mising si komuch kora kobaibait teta yekaketap konyoru boiboiyet en bortanyin kotukul ako imuche koet kora kochok imuche kotesak kora inkubunyin imuche kotesak kora inkebiman kelee tian en kiloisiek ,kotesoksee amun konyor ribset nekararan koyob takitariek che terter che imuche kogochi inendet kerichek che topen che kirute ak komuch kokimit atkai tukul si koimuch kora ketemisien amun koker ko eito inoni ne kitemisien si komuch kochut mokombet kitemisien ak komuch kora kotwolchi tuga si koroisi en kasarta nenyolu ak konem kora tukuk che kororon che imuche koribenkee.

Eeh inoker okere kabing'oken kiboen ing'okenik ak keriben arek chebo ing'okenik miten olelokyin sikobit mayainik cheimuche kialda kialen tukuk chechang chekiboishen en koo koi temindet ialen oot mbolea ialen amitwokikab ing'okenik ak itesen kora biashara neng'ung'et en olan tukul olemuche iyai, kora kotorerti biik ing'okenik eeh kabisa kotoreti lokok vijana chemeng'echen koimuch kotes boishenywan akot biik cheyosen kotoreti kora sikoimuch kosich rabiet neimuche kwalen sobiunishek ak tukuk chechang akot ing'oroik cheimuche kolach kotoreti konyor kora ing'walda ing'okiet, kwal tukun chemoche alak tukul, ak ko imuche kora kotesen korik, imuche kora itesen kii aketukul nemoche iyai en bomeng'ung.

Tukuk cheokere chebokomonut netai kabisa okere maayat nekokichob kabisa kwanyinyit ak makatiat kobokomonut kora ak any chaik chekayam cheko kabisaa kobokomonut, iniam tukuchondo chon ikimitu kimutu borto ak inyoru kii aketukul nebokomonut en bortang'ung, ak kotoretin iyetu kabisaa en borto ak inyoru kii aketukul nemoche borto, kiit nebokomonut kora ko kechikoichon toretin iyome mayayandanon toretin itilil sikobit irut kokeny ak iamen kokeny komomii kainet aketukul yeiomishei.

Oyoni olee somanet kokonu anan ko oreet Nebo chorset en benkishek chekonu rabinik amun yekakosoman chito ko noee olekiyoito kiit aketukul en benkishek ak ko imuche koyai koyoton akot en simoinyin nebo muswoknotet kotokor konem kii aketukul neororu okobo benkishe choton ako imuche koboishen arorutie noton koib rabinik chemii benkishek chotok cheikoito rabiyet kokochin temik koimuche kochor bichoton tindo somanet neoo ak ko tomo konyor kasishek akot en kokwenyon komii biik chechang cheimuche koiben chito rabinik en benkit anan koib chemii benkishek alak kikoboishen simoinyin kityok kot konem rabishe choton akoik benkinyin anan konorwenyin rabinichoton.

Kiit neimuche aror netesetaa en yuu ko takitariek cheteseta konyoe chito nemioni en sipitali ak ko okere borchinge takitariek alak tukul koyoe kasi nenyin aketukul koker kolee konyor konyoiset chito nekinyoe anan konyor sobenyin kotesta komnye ak ko kiweche kongoi amun en takitarishe chuton kikosoman asikonyoe biik, siketesta kesob keny ak kotoretech kora kenyorun kerichek chenomekee ak borwekyok ak konetech kora amitwokik chekiome sikesop keny ak kiam kora tukuk chenomeke ak kerichek chekokonech sikobit kesob keny, en ireyu kora okere takitari nechobot korut chito nemioni korutyi kerichek sikomuch kosob, okere takitari kora neoo ne ororchin biik Alan takitariek alak kiit neyoe sikonyor sobet chito nekinyoe en yuton.

En kokwenyun olekiyoito boishoni okere korong kiitab kasari moshinitab kasari neimuche kekonoren tetutik chetinyeke ak tukuk cheoldoi en tuket, imuche ikonoren ilee bo silingata nii, nyolu ialde silingata, keolen silingata, ioldoi silingata sinyorunen okinye kii neimuche kotoretin ak ko isebenen kora koimutikab tukuk chenyolu ialde, kot ko kerichek kouni okere konyolu inai ilee kerichondoni Kobonee, kotoretin moshini niton ikonoren ak kinai kobwotun kolee inyoe nee ak nyolu ialde silingata kouu noton en oldoishet imuche kora ialde tukuk cheoldoi anan konyoiset nenyoisei imuche ialde en muswoknotet konai biik chechang akobwa inyaa, ak imuche imwaite mionwokik cheimuche inyaa kochome biik chechang kobwa ak inyenya konyor konyoiset akosobcho icheket ak konaak sipitalingung anan tukengung neoldoishen.

Kiit neteseta en ireyu ko arorutyet akobo chanjanetab lokok amun okere takitari kot mising aroru akobo chanjanetab lokok sikonyor chanjo komeng'ech ak ko imuche koter mionwokik chechang cheimuche komeng'ech lokok ak koter kora mionwokik cheimuche kochut yekokoet lokok , Um kerichechuton chekirutyin lokok anan chekichonjonen lokok kotere mionwokik chechang kong'eten koming'in lakwet akoi koyet koimuch kotononjike kot komuch kotononchike, araa chanjo nebo look omwoe olee kararan kot mising amun ing'onyor chanjo lakwet neming'in kokimitu ak konyor ingubut nekararan neimuche okot komuch kwendot, neimuch kokurso komuch keng'alal ak komuch kwororke lakwet matin kotokoming'in kot mising, araa kiwekyini kongoi takitariek tukul amun konetishenywan sikobit kechanjan lokok.

Inoker kii aketukul nekakisir kelee KEBS kwororu kii aketukul nekokikochi nabas kialda kotieng'e ak ororutik chebo serikali ak ko tindo chomchinet kwalda tukuchoton amun nyolunot ak ko tindo baronok cheititootin cheororu akobo tukuk che oldo ak ko tukuchoton ko kokikochi kong'eten elekokichoben akoi eleondoen ak ko tindo chomchinet en olantukul ak ko aroru tukuk chebo imanit ng'oliondononton kakisir ak komii baronokyik chekakisir kelee nyolunot kialda tukuchoton omoyach tukuchoton kororon, nyolu kisip kityok arorutik chebo tukuchoton chebotin koyob kombunishek cheechen, kora ng'oliondoni kotindo chomchinet amun liponi aisirut en serikalit.

Ng'omnotet ne nyolu itinye akobo boishoni anan minetab inkwek ko nyolu ing'en ile tore kasarta netian inatutan en betit komasibtee koba olenyolu keminchi , kora nyolu inai ile tore kasarta netian yekorosibte amin ko tore kasarta netian asi asember si anam abutito anan aalda ko nyolu kisib tetutichoton sinyorunen kelchin ak kora kiit ne nyolu itinye kora ko eleoldechinii si kobiit komenyoru hasara en boishonoton, kora kitne nyolu itinye ko nyolu ing'en kerichek che ibiten si kobar tiong'ik tukul che imuche kwam kotomo koyam ibutite, kora yekoibiit ko makai ibutite kotkoyar wigit akeng'e sikoimuch kobek kerichechoton amabar biik imwochi biik kora kit ne nyolu.

Kiit nenyone metinyun kabisaa inoker ireyu ko oinet nekiboishen kinoken beek tukuchun okeree en yuun cheuu ing'wek, kii ak ketukul nemoche beek kirechin sikobiit kobur konyolilekitun en kasarta aketukul, ak ko kora kiit nenyone metinyun inoker oinoni koimuche kebai njirenik en oinoniton kora asikobit koyai bechuton kotililekitun ak ko nyorunen biik banyek chebo njirenik, kora yoon mii beek olan tukul ko ng'omii beek komii sobet ak ko kikile beek kosobet ak ko bokomonut kouu noton amun ing'omomi beek komemuch iyai kii aketukul komomi beek amun okot inimin ing'wek koyomdos, kobarin melel komomii che iyee araa ing'uni bechu okere en yuu ko bokomonut mising en temindet, temishe ak konakaa kii aketukul nekamin sikoimuch konyalilit en kasarta akee.

Kit netai ne kimokinkee kabisaa en boisioni ko kemokinkee terektet ne temei ye kakotem koraranit kabisaa imbaret koimuch ichek koraa eik chekereren ana ko terektet koraa netitondo mokoboik cheikereren ak komin koraa ago yekakomin kotun agonam any korut tuguk Pole pole asikoimuch kotesak kou olemaktoi temik yekonyor kounoton temindet bayta anan kii nemogunen yuton kotesetai komine en Kila ak Kila kouniton agere imbaranin kokakitem kabisaa ak kegerer ak kemin kikonye kityo komok tuguk che kakimin sikobit kesember ak kebiit ak kerib kotakai keam agobo komonut kounoton en temindet amun inguni yoton sikoimuch keboishen konde lagok sugul ko koboisien en korikwak ak koyam koraa si koimuch konyorunen keljin.

Kii neteseta en yuu okere kabisaa kamatik chetemishe ak mwalimu ak madam chetonondos among'u konete bichuton kiit nekiyoe en ireyu ak ko kiit nokere kot mising neyoe bichu temisie okere jaribunoni konde lain mbaret neteme imuche komoche sikomoche kotekyi koot anan indoo lain imbaret sikomin tukukab komonut en yuton cheimuche kotoret en olantukul ak en atkai tukul, Um okere kabisaa kamatik oeng cheyoe kasit kot mising netaa konetindo mokombet akee ko netindo kechiket kwalak oeng okere chobotin icheket sikonomchi bichuton kotoretke en kasinito, mwalimu ak madam okere ororchin kot mising akobo boishoni elenyolu kochopto sikwo lain ak kobo komonut kora inginetke keyai kasit okot kasit neu nebo murenik koyoe chebiosok.

Bokomonut keyai kasini amun kikile chaam kabung'ung'ung sikochamin boishonik amun yoon itinye kii aketukul en kabung'ung'ung kobosun okot tukuk cheole akot mising en tukoshek amun initinye ing'wek komeole, itinye kitung'uik, itinye nyanyik komeole, araa kikile boishek ak chebiosok kocham kabung'ushek, boishek ong'ot kabng'ui, kamatik otem kabung'ui ak omin tukuk chenyolu sikobit kerib rabinik chemondo sang kot mising, araa en chito nebo mung'aret ko kararan kot mising boishoni amun temee yekatemak kwalda konyorunen rabinik, yekonyorunen rabinik kotindo boishonik chekabangan chetieng'e rabini choton kolee komong rabiyet netian ak konyolu alen nee neimuche kotoreton en taa yoon tukul kot komong tukuk alak chebokomonut cheimuche kotoret en boishoniton nyiin bo kabung'ut nebo ing'wek, kii aketukul nekiome kotoreti biik kot mising, araa okere cabbage nekararan kabisaa.

Olekiyoitoboishoni en kokwenyun keteme kabisa imbaret ak kelelech ibakokaranit kabisaa, yekochopok any kounoton kotililit imbaret ko imuch kebal kering'oik chekibimoni kelee kong'eten ireyu kering'oni baka kering'et akee ko loindo netian, araa yekeibal kounoton imuche ichob kabisaa ko kararanit ak inde mbolea ak ibuu any ingwot kouni okere, imiin, yekarimin ikony kabisa kotonon komie akinde lain ing'we chuton, yekarimiin any inake beek, okere beek mising chebititoke chekororon cheinoko ing'we chuton sikoimuch korut araka ak konyor kimnotet ak inaam mung'aret nekararan nebo ing'we chuton amun yekochobok ko koronekitu kabisaa imuche ialde en beit nekararan akobo kasarta nekiten en imbar moikoeke, kasartab nebo orowek somok kityo kokomong, kaialde, kaiam rabinik ak inaam imin alak.

Kiit neteseta en yuu okere mama neborekee ak boishet netopeni bandek ak mbolea cheimuche koteret bandiat mising ko kimiit ak konyor Um rutunet nekararan sikobit kobiit bandiat koii bandiat nekararan, newo mising neimuche kokoii mama nii kiloishek cechang anan keroro chechang indobimoni ak ko kororonekitu bandek kora nyoru afya yekoketopen ak mbolea choton, ara kiit nebokomonut mising ingetopen bandiat korong korutu kochoku en kasarta nenyolunot ak ibut en kasarta nenyolunot kokeny ak ko ibute kinuok chechang anan bandek chechang ing'ebimanen kinuok kochang kot mising mouu yoon mokinde amokenyenyi bandek yoo kokitopen ak mbolea kororonekitu, rutuu kot ko tuekitu iniker en kalait lakini nyolilen kot mising.

Kiit nobwote indoker boishoni okere ngetet nemiten kapsirat among'u kochokora nekwoe siratik en kapsirat ak komii beek chechang ak ko koburen bechoton tot kowech bechoton, tot kobar ak tukuk chekwoyote kot mising en bechuton, kiit nebo maana nebo komonut kot mising konyolu kechob bechu koba ak kinde eleloo kapsirat inii sikoimuch komait lokok cheuu inonii, araa okere chesoni kabisaa en olemii beek chesomis ak siratik chechang cheimuche okot kowech biik ak ko chutee lakwaniton moiwei inee, nee ndiker kabisaa kosomis kot mising momii olekirokendoen, ak okeree kora moloen koriik en yuton, imuche koit aribut nemong'u en yuton ak koit bechutok ak siratik korichuton chemakararan kora ing'orikyike kapsirat ak korik, araa ongerip lokok maton kobaa eleuyuton imuche konyor miondo neyaa kot mising.

Okere kiit netesetaa kobo maana kot mising, okere kokiree beek kabisaa, kokichopchi kobiit kabisaa imbaret nemongu komii biasinik chekororon kot mising, ak ko okere beek bitee kabisa akobo komonut yekokinde beek korurtos anan koioso mising ak inyoru lokoek chekororon yekoinde beek cheyomekee koii temindet, okere bamongo nemii Oregon kabisaa ribee sikosipto kobaa oldake pole pole, yekokochut any bereisishe choto beek kisipto kobaa oldake sikomuch koyee minuti chuton pole pole ak ko kararan kora ng'omii chito neribe simometo Micheal beek mising kasiniton, ak ko kararan en temiik ngotindo tukuk chereunen beek bakai imbar sikotoret koriib ingubunywan komowesten kot mising en lounetab beek kong'eten oinet bakai olenyolu kerongyi, araa bokomonut ingenyor mashinishek cheibu beek akoi imbar en temiik.

kiit naaroruu kot mising netesetai en yuu agobo maana en temiik ko beek, chegagiganab ak tangiit koba baraak sigoimuch koityi imbaar olon tugul yegogireek kinogote tuguk chuton minutik alaak tugul chemii imbaar koite komogiboishen nguvu agetuugul kiyote kityo en tabit kobendii icheget agoi oleimoche, ago kararan mising en temik chechome ngaleek ab imbar chechome ngalek ab minutik anan minutik chebo kasarta negiten kogarara ingiree beek kouuniton sigotoret minutik koruut en chokyinet ak inyorunee rabinik en chokyinet kogeny. Agoo kasit neuu niton konyolchin kijaneek chemengeech chetogogimeen cheimuche koyaai kasit nebo chokyineet ak konyoruneen kelchin ak rabinik chebo kasarta negiteen inyoruu aani komeboishen tuguk chechang mising iboishen tuguk tuteen agogonin rabinik chebo komonuut en kasarta nenwaach.

Bokomonut boishoni kot mising en kokwet amun yekakomin biik kouni kitung'uik chekororon kot mising ak kirechi beek ko imuche kobit customaek anan inyorunen kelchin en customaek cheoldechini kwole en yaani chechang kot mising ak kolipanun rapinik chenomeke sikong'et imuch itoreten okinye lokokuk, ak ko boishoni ko kararan kot mising en temik alak tukul amun beek chekindo tukuchuton kirechi komiten en ainoshek ak ko en kokwenyun korong kochang ainoshek chetindo beek chechang cheimuche kirechi boishoniton nekinyorunen kelchin ko itemindet.

En ireyu okere ing'okiet netindo miondo nekosir en konyek tikoch oloon serut ak ko mioniton koimuche Keter ak ko kiit neibu mioniton ko murindo en koot nerue ing'okenik, kiit netaa neimuche iteren ing'okenik simonyo mioni kechonjoni ing'okenik ak keus elements kotililit komnye kot mising sikobetyo mionwokik chuton ak iteer amatakonam alak, kiit nebo komonut kora ko yoon kanam kouniton imuche imut inoniton ikerchi oldake simanamda alak ak iriib tililindo kot mising en koot nemenye ingokenichuton inyorunen any kelchin ing'okenik, anibuch yemete kobur tukul amechonjoni ameuse olerwe kotililit koimuche okot mioni koborun ing'okenikuk kot ingetu buch.

Kiit nekobwoti kabisaa inoker boishoni abwoti kii nekore en ireyu ko beek chekomos anan robta neoo mising nekomuch korobon kot komos beek kobwa mbaret nemii bandek cheko kororon chekokikeni kebut Kiam bande choton lakini komos beek kot mising akonyi bande choton tokuu kidogo kidogo ak ko ngotub kounoton koimuche okot koyomnyo komait koyomnyo bandechoton en kasarta nenyolu, araa olenjini temiik tukul ak okere elekiminjin bandek mokiminchin ingekutab oinet oleimuche koit beek ng'orobon neoo kot mising, araa temindet nebo mbarani olenchin oyoo en bandek chekokere imoe sibeet en kasarta nekiten lakini kochome kiptayat kobendi bechon kobeku ak inyorunen kelchin bandechon iton kot mising akotoretin en boishengung nebo taai ko ii temindet nebo nechome temisiet en kasinyin.

Kiit nekobwoti kabisaa inoker boishoni ko inoni ko imbaret nekokibit kolal kokibit ak kerichek chebore timto asinyoketem yekakinet eeh anan yekokololio kii aketukul nekokimoche kebar en imbaraniton ak ko yekakebar kiit aketukul neunoton ko koron kakitem ko kararan imbaret, bolukee komnye ak ko menyoru koimset aketukul akobo timndo, rurtos tukuk komie lakini nyolu inde mbolea sikoimuch koruryo komie ak kokoronekitun tukuk tukul chemii imbaraniton, kora yoon kokibit imbaret kouni komonyolu kechomji tukaa alaa tiong'ik alak tukul chekiboe en kaa inyokwam suswondo noton nekokibit amun imuche kobar tiong'i choton amun moing'en kolee ichechu Kobo kerichek ko chechu ko mokibit, kiribe tuka kot mising matingwam kotokomi kerichek akoi kobek keriche choton en imbaranoton koimuche imetechi any.